Ole yaitai tuguk che kesiiten korik che kitaretegei. Pik che iune korichotet ko kararan nitet komiten ala nitet ko imuch komugtechi icheget koyai kasinotet en kamanutiet ne imuch komanyor aruput age tugul ne ya eng' korichotet ye kisiite. Tuguchutech chu kisiiten korik che kitareten gei en ga ,kokwatunwek ak eng' olda tugul komi prasit, kerichek, pek che kiunen korichotet che imuktechin icheget ko taret ak koyai kasinotet ne kisite korik kiiune asimakwergei l akopit aruput ne kararan ak kokararanit akot en pik che poishen korichotet komalol kaliang'ik yotet ak komanam tuguk che yachen, tiang'ik che imuch mianwagik che terter yan kakipoishe korik che yachen chotet che kitarete gei.

Ole imuch ketarta kocherunet notet nebo njirenik en kokwetnyun koyoche kecheng bik kobwa konyokoche njirenik en ainet neitinye ala nemiten en kokonin notet ne mara chang njirenik chemiten ainet ko imuch kekur bik chechang asinyokicher njirenik chemiten en ainet ketar nitet koyon moche chito ala boinded nebo njirenik kolol njirenik tukul chemi en ainet asitakotes inended ala kotakobos ainenyen ala kotakobos ainenyin indap en njirenik chekimokyin keinitet komuch konyorchinen kei kelchin ak konetkeo boishet bik chemiten en kokwenyun akobo kasit notet nebo njirenik ak komonutyet neibu baetab njiryot en chito ak en bik ab kokwet.